Seche moko ka inyiewo gimoro eduka maduong', to ok imor gi gima inyiewo kata gima inyiewo osekethore, to nitie kama iduoko ne joma chal kama ema konyi. Nikech kaka an nitie ndalo moko ne anyiewo chak mosekethore to ne ok aneno sechego, koro kane aneno to aduoko negi chagno to gikonya ma ayudo koro chak ma ok okethore.

Tuke mag mipira nitie gi nengo e aluora nikech en yo maber mar budho kendo okelo mor ne ji mang'eny. Emomiyo ji mang'eny be chulo pesa mondo gidhi gine tuke machal kamae. Kendo gibed gi jo magihero ka gineno tuke gi.

Jous nyanya gi olemo mamoko iyudo e chiro kama iuso chiemo gi alode mamoko maaye puodho. Jous nyanya moko bende unyalo yudo e tie ndara, kuonde ma inyalo nyiewo nyanya kokidwa dhi e chiro kata kokidwa dhi mabor

Teko mar sitima nengone tek e aluorana nikech wan mana gi jalno achiel ma uso sitima, kendo onge ng'ama opiemo go koro, kata e chiro ka ng'ato achiel kende ema uso gimoro oketo nengo ma ene modwaro kendo ubro ng'iewo gi nengo no nikech en kende omaouso.